En emenyon ih anan en kokwetnyon ih komii biik cheterter makergee chitugul mii biik cheseretos ih sikomii biik cheimuchegee mii biik akot cheseretos ako cheseretos soiti ko kwonyik, mi kwonyik che mara kikitun komatar sugul anan komatar somanet nywan mara kikitun bore ite korik ih bakecham kidogo koron kakonam kosich look kobete boyot akoyai chechiket, kobete akot rapisiek chekisomesonen look momii kit nolenen ot chekiome ko kwonyik ih kochang kibaruaisiek chenan koyoe sikobit kosopchi lakok kwak anan kosopcho ak ichek ko kwonyik chu kokokoe kosomot kibarua anan kosomot kasisiek en korik ab kamokorek bendi alak bokocheng'ote kotemis, bendi alak kobokomwetisie ko chubo komwetisie ko mara kele kole kaikai nee kor kobomwetyi chito ngoroik ih kokonon kiy kiteno neimuch onyitoreten lokok kyuk aolchinen akot kitabusiek ih anan okot kialen chekiome akelipanen okot school fees so makergee chitugul, mi biik chemuchegee sikomii biik chemoimuchegee

Kit netot koyai kampunit netononjin ng'alek ab stimok ih konyolu koyai tuguk chetoreti ng'alek ab chorset. Nyolu konem tuguk anan kobangan tuguk ih chetoreti simakichor tuguk en ng'alek ab transfomaisiek, nyolu konde tuguk cheu stimet yani nyolu konde ketik chekoen ih akonde barakiat transfomait soiti si moityi biik ih si ngobore kochor okot ih koshoken alak amun makai komuch kampunit niton ih makai komuch kosir biik cheripse amun chito akinee ne kimugulmet ih ko nyolu is kosich sait nerue komomuche kampunit kosir chito ana kosir biik cheripse en olan tugul. Kit nemii kityok ih ko kobanganak ih akobwat ih kit neito ana kit netot kochob ih sikotoret komakichor tuguk chutet

Kobwotutiet neotinye konamgee ak kwonyik chechute kasisiek ih chechang ih ko amun chang koimutik anan chang seretosiek chemiten emenyon ko ko kwonyik ih kobwote kole kaigai ngesoman, kaigai ngesoman kebirchigee asikobit en taa yun isob sobet nekararan ibwote kwonyik kole nan kesomonsen sikeba kasisiek ak echek kekerkeitun ak murenik amun ih somanet komomii chi nekikisirchi kele bo murenik anan bo tibik, somanet ih kobo chitugul so tiengei kityok yan kacham kosoman tibiik konyoru kasisiek ako chenyoru kasisiek soiti ko kwonyik okot kwonyik okot komuche koik president okot imuche ot koik takitariek alak, koik mwalimuek ako kasisiek ko kararan ngeyai kasit simakiseret soiti mousin ot chito yan itinye rapisiek che chekuket chito, karan kabisa ngesoman

Chang' tuguk choyoe en kila ak kila asikobit achuk bortonyun, netaa tam nong'ete subui ayoe mazoezi alobotii mitainik bokol ak awege nebo oeng oibe tuguk chenyigisen sachul eunek kora amun yoche keyochi mazoezi borto ndamun ih mara kakiam tuguk ab mwanik konyolu kebirto sikoik komeit borto kora kochang' mionwogik chekikoit kasari so kokaran ngeyochi borto.

Kechop chabati ko kiit nekeraran ak ko kiit nebo boiboyet, yoon ichobe chabati ko kechobe ko kekose takiam ak ko kor keam iboeboenchini ak ko kiit noyoe yoon ochobe chabati anee achobe chabati pole pole ak okose radio anan ko mara kayat tiktok en yoon okere tienwokik ak akode tienwokik ak oribe kora amolocho, ko kor kora kolocho komo ko kororon, nyolu oribke kora yoon ochobe chabati sikomong chekororon, nyolu ochob kora komong en shebit nekararan nekor oot ingiome kotoku kelee komong any ineei chabo nii aira amun chabo kotam kolelen biik chechang nyolu kechob chabo nekararan anan kechob kobur komong ko kararanit matko.

Yon kobek beek en tankit anan en tapit yan itesetai imwetisie kibete komong'unet nebo itestaa imwetisie mara kokebangan ile kor imwetisie kor kenam imwetisie imwet ngoroik bore iite kwenet kobek beek en tapit ko yon kobek beek kokamenai kokamebanganat keng'ete so simokibakach ngoroik chechang' ih to yebek beek en tapit ih kibwat oret age kibwat okot kele ngotko mi keringet nekichutu anan komii oinet nekebendii iwe yotet ih ak iibu beek ih ak inyetestaa imwetisie kosindan yon katewektoi ngoroik koba go ile akonor ngoroik samwet wikinon ana wikinino yon kobek beek en tapit. Nyolu isor alak beek ih ak inyeimwet ih asikobit komachang'a ng'ororik amun ngebas ngoroik kochang'a chemuren komakararan so kit nemii yon kobek beek kokamebanganat ih komatibet komong'unet ibwat oret age nebo isor beek ak inyoitestaa imwetisie kounon

Kobwotutik chenyolu keibe asikobit kotililit gaa mara yan kachang boisionik chetinye alak ko chang, chang oleyoche iyaite amun ngele mara ketinye boisionik cheterter mara yoche kerib tuga yoche keba mbar yoche kiun tuguk yoche keyai tililindo en kot so ko nyolu ibanganake nyolu ko ichito nebanganat chito neingen korib saisiek asikobit koyaak komie kit aketugul nyolu koi chito nemorue soiti, nyolu ko ichito ne ngoit asubuhi kosib kong'et akoyai tililindo kobuch compound kobuch kot akoun tuguk bore twoe komait okot saa mbili ko keinam ot ibeityach tuga ak irat ko yekeirat tuga iwe any mbar kotor isiche napas inotet any nebo itemisie, kor ketemisie kor iweksei ko keiyai kit aketugul ako meng'et imii komie, imii koikiim

Yoon imiten kong'ung chito anan yoon kokitunin anan yoon korikese kochang boishonik chenyolu iyaii, chang boishonik chenyolu iibji tetutik asikobit kobanganak kii aketukul en kong'ung, nyolu itinye kokwoutik chekororon sikobanganak kong'ung, nyolu ko ibanganat, nyolu ko ichito neng'om neng'en ilee kor kanget kotesetaa nee, kor kanget kiome nee, kor kang'et oyee nee anan kor kang'et olionen, olionen nee kiit noyoe kotor kwam lokok anan ne kiit noyoe kotor kotililit konyun anan nee kiit noyoe kotor kosemberak bandekuk chetinye en imbar, kokwoutik chenyolu iteb chono koii kimukulmet aketukul, chaang boishonik che ketinye en korikiok chenyolu keyai asikobit kobanganak korikiok lakini bo komonut mising kabisaa keker kelee kowoo komie kiit aketukul, nyolu kebangan kii aketukul komie siko kararanit koot.

En kenyit ih komii kasorwek chenyolu kerutechigee ak kasorwek che chechilotin chetinye chitugul boisionik kyik so en kerenyun ih kasarta nekirutechin gee biik anan kasarta nekararan kerutechigee ko kong'eten arawet ab taman ih akoi arawet ab taman ak oeng. Ko en yon ih ko arowek chekoron yani chekikoib chitugul kole kasariton ih ko kasarta nemii igorwek chechang. Mi igorwek chechang eng kasarando kou baetab kiptoik kou ng'alek ab arusisiek kotesetai en arawet ab taman ak oeng ak taman ak agenge sikai kinde kou non ih ko amun ngoite arawet ab taman ana taman ak aenge ana ko taman ak oeng ko makochang boisionik soiti ko kakinam komunyot chitugul ih amun kitokyingee betusiek ab krismas akot kora so betusiek chenyolu kerutechigee ko betusiek chondo soiti inei ko arawet ab taman ak oeng amun arawet nebo boiboiyet mi yon krismas

Araraitab beek ih komokirutechin en betusiek tugul, mii betusiek chenyolu kerutechi araraitab beek ih ak betusiek chemonyolu. Betusiek chekororon kerutechi araraitab beek ih ko yon momii ropta betut non kakomoen amun kararan kabisa kiemi ibesoitate mobirin ropta en olindo okot ak iwosu beek ot en taban yon ak ichule iboiboitegee amun ih ngerutechi araraitab beek yon roboni kochang' tuguk cheyachen cheimuch koyaak. Imuch kong'alin setani ile nen obir bechu ibir beek chukachang' konyokolain ko kit nemakaran nondet mara kora nditewendoti en taban ityech ele makokaran eleturustoo so nyolu keribgee kora yan kirutechin araraitab beek sikobit kerip sobonwek ab biik kora ako boiboiyet ab kerutechi araraitab beek kochang' kora missing'.

Yoon maat barakiat en kaa anan yoon koilib maat asikwo barakiat kochang ortinwek chekiboishen biik asikobit kobos maaiton, chaang biik chebwone ak terenikab beek nyokotumchi, ng'ot ko kakotab suswek kotor kokitumchi beek kotor kotoreti alaan kotumchi beek kobose maikan, kora biik alak kobwote kolee kor kokirongyi beek kiit neuu branketit ak kewiren barakiat yunoo kobose maai amun kor kokirongyi beek brang'etinikan konyikisitu ko kor ko mokomuche maat kobun, ko nondon oreet nekararan nekebosen maat soiti oot en oldatukul, kikotoret biik nondon, kerkee oot okion konyo maat barakiat en kasit anan chekiboishen okot en sukulishekiok, ko kiit nebo maana ko irongyi beek kion iusen koot ak ituchen kobose maat noton any ko kararan.

Kipsomaninik en kasari bo nguni kotinye boisionik chechang' en elesomondoo tinye bongunutikab soet konetigee tuguk chechang' chelelach, eleboisiotoo kipsomaninik bongunutik chueb soet konetgee ko kobun ng'alek ab simoisiek. Simoit ko tam kelenjin lakwet anan kipsomaniat makararan ngesib kenam simoit koteiming'in lakini kikoker kipsomaniat ana kipsomaninik kole kararan simoit ni ngeboisyen komie amun ih simoit ih kor kakichut soet en simoit ak icheng' kit nekomekuiye inyoru ak keororun komie kotoreti kotoreti en somanet ako ng'alek ab soet kora konete biik tuguk chelelach anan inete kipsomaninik tuguk chekororon ngeboisyen simoit en komie karan kabisa soet kora amun inyoru ot echek chon mokisomondosi ak chekisomondosi.

Otindonik kotindoo boisiet ana kotindoo boisionik chechang en ng'alaletab kila ak kila tam batiemisiek kyok anan makikat ikyok kotam kochome sikomwowech akobo otindonik chekibo keny. Otindonik ih ko ngemwaa otindonik ih yani ikose ibaibai yani konin okot kimnotet inetgee tuguk chechang ako otindonik kora kokonin inetgee ng'alek chechang kobun otindonik chechang mara nan kemwaa otindoniot nekotinyegee ak ng'alek chekoron ko tor kokakimwaa otindoniot ndoni kotinyin ikose kokotinyin kabisa amun tuguk chekakimwaa kotor kotoretin anan toretin en sobeng'ung, otindonik kora ko kit nechome look soiti tam inyoru lenen look batiem mwowech otindoniot anan ko yan kakonet batiem look kotebie sikonetegee icheket look en lakok kure gee akonetgee

Tuguk cheibu bolet en biik chemii en kibagange ko chang' mokele ibu kit agenge, chang' tuguk cheimuch koib terchinet en biik mara komii biik kibagange ko mara mi kit nekokibongoni ana kokibongoni keyai kiy aketugul okot ko mara komii chito nekamaiyan ana nemacham keyai kioton ko kor mara ko chito agenge neimuch ko kon bolet ana chichiton ih kor kamwaa kosamisit ana komwa kowech akobo elekakibanganda bichukomii kibagange ko kor kakas bichukomii tugul komoboiboekitu tor koibu bolet neoo missing yon mokikoshin ko biik chemiten en kibagange konyolu nyolu kikuitosgee nyolu ketegisigee amun makoi kobur biik en kibagange komotinye kokuyetab gee nyolu kikuiyogee asikobit kotesetai kibagange amun

Kit notile ko ane siob anan sotuyo biik chekachomdos mara yan kabit bolet kosuryo bichu anan kobolyo ako kachomdos ko kit neoyoe ko ang'ololchi choronok chu ko agenge, ang'ololchini agenge ateben ole kalyan asikesuryo yekarateben akomwowon elekomii makosa anai elolitoi elolititoi ak owe nikongo akonyoru akinee ak ateben olenji mii makosa ano kor yemwaa elemii makosa anai elotildoo anan elotatuondoi makosa inotet kora kor kotwo any ih atuiye bichukan any yekorotuiye ang'ololchin akobo chorwandit ang'ololchi yekiburtoo komie, nyolu ketegisigee ak kiyonigee ako yan kayai ngo kit nememoche inyochi ngo kat, kinyochingee kat kotesetai chorwandit nekimiten

Somanet ko kit nekararan somanet ko kit nekikotaret bik ab Kenya kogai kalyet kitaret bik chechang kochamio amun somanet ko kit nekararan mising kabisa ngesomankokaron kesich kasit mara oleyaen kasit Komi ak chorwet korkoruiye ogashindosi akonaiye saiti akoigu choronok ko kit neba kamanut mising kosomanet ageik choronok kikotaret koib kaliet amun ntamami somanet kotos kikotangoiso logok amun tis Yami somanet koburen logok akobwate kit neyae alak kobwate Kole nan okot kelyan Keye maiywek akoyean Nebo maiywek kobete bik en sabanwek ab bik chechang so kitaret bik somanet neon kabisa koib kaliet akochomia bik.

keboishen ng'alek, ng'aleab soet anan kibore platform nebo soet ko miten taai kabisa en konetishet neoo, tinye konetishetab muswoknotet amun ng'alekab soet kotinye ngalek chechang, kineteke tukuk chelelachen ak ko kinoi kiit neteseta en biik anan en tuyoshek amun biik chechang koboishen ngalekab soet sikotuyo biik ak ko ng'ololio, karan kabisa ing'eboishen ngalechuton bo soet amun tinye konetishet neoo, ngalekab soet maran kametinye chito anan kametinye nabas iwee obotuye ak chito kotoreti biik okot ketuyo ak kengalalen kiit nebo komonut okot mising.

Eii obwote mising olee kikonyumnyum kabisa somanetab soet ngalekab somanet ak ko nyorunetab somanet en soet ko kikotoret biik chechang, ngalekab soet komara koteyemi chito inyoru kii nekeker anan isoman kotor ikere ilee bokomonut netot kotoretin akot en sobengung, ibwat anan ko konin noton naet anan kimnotet itesta iteisoman, ko en yondon kekere kelee inyumnyume soiti somanetab soet, en kerenyun ko karan kabisa ak ko kii amun kikere kelee keteseta kebendi taai yoon ko keboishen soiti somanetab soet asikobit koityi chitukul en elemii, kerkee ngo koloo ngoka Kericho anan Nandi konyoru.